Eeh kadolita enkopia, nadolita enkishanuo, nadolita eilata naelareki nadolita marashi nadolita orkiligate, nadolita inkilani naatii abori emisa.

Ore entoki nagira aasa tene naa osero otubukokoki enkare e sewage arashu enkare chafu.

Ore enikunari ena siai tenkop ang' naa kekiata entoki naji olale, naa olale epiki epiki nkinejik pee etumoki atadaata nemipang' aisik.

ore ena ng'eno, neyieu oltung'ani oisume, arashu oltung'ani oisomea esiai naji ene architecture. Keyieu oltung'ani oota ina ujuzi oina esabu, niyiola aipima, niyiolo ajoo kebaa ewuoi...kebaa esimiti nayieu pee intobirr, nebaa isoito liyieu, neaku eyieu eng'eno naagut oleng'

Ore eng'eno arashu mbaa niyeu pias ena siai naa oltung'ani oisomea esia olbaribarani naake eji civil engineering'.

Ene tipat ena bae amuu keyau naboisho olosho, neyau sii makumbusho oontokitin apa arashu maendeleo nataasa olosho nalimu orais le Kenya. Nijumuika iltung'anak pooki aatumo metolikini ajo kai eloito Kenya arashu kaa roruata eloito

Ore ena mashini naa emashini naji ene printing. Ore ena mashini neitumia ositima. Ore ninko enisuma oltungani naa lasima pee fundisha oltungani metangasa aiyolo ainua. Ore peiyolo ainua , neiyolo vile naitau photocopies.